But at koroi en olinyon ,ko logoiyat nekikuren chekoroti ako chepkoroti ini kebaishen kiame nkoublogoiyat agetugul Kole kongia KO logoiyat niton kotariti bik kotise korotik ako tareti koraa borta en biret ab korotik en borta akoribe chamet ab keibnebo borta koraa ko logoiyat ndani komuche Kobo's stress logoiyat ndani koraa komuche koraa kebaishen kechoben juice

Olonetitoi chito olekiyoitio boisioni bo minetab mananas ih omutii chito mbar ih akoborchi elekimindoo. Oibe ngunon beek ih ko beek chekoib chebo mananas ichu aarorchini olenji beek ichu kokonyoru en elekile oh kaalen beit nekile. Ako kora ngot komii katoltolik chenyolu keboisien kemine aarorchini olenji kanyoru en ano ako kialdoo beit nekile. Akebe ketem kemin aarorchi kot ko mii kerichek chenyolu keboisien keriben mananas ichu kora aarorchini akolenji kiribe arowek ata ana wikisiek ata sikorut mananas ichu kotoltolekitu

Kit nokere kotesetaa en yuu kokakitil temetab ketitab logoyat ake ak ktuiyo ak temetab ketit ab logoiyat ake. So ngunon kokakituiyo kouni kokoron koi temet nebo barak nibo logoyat ake ko karon ko logoyandanoton kotinye tugun chemoe kokergee ak logoiyat nibo ng'weny ngunon ko kiiton kiyoe tugul kouni ko sikokon walutik chekoron. ngunon en logoyat nekoron koie temonibo barak ih ko logoiyat ne anyiny

Kerenyun akobo koroi ko koroi ko marakwek chekakimin ih chetagonyolilen chetomkoyomyo ako marakwek chuton ih ngiam ih kotoreti toreti borto amun toreti kobose miondab muguleldo ako toreti kora chametabgee nebo kowek en borto. Ako kora koroi kotoreti chametabgee nebo moet koik toreti ng'oisetab amitwogik en moet komie. Ako kora toreti konu ikoin borto kit nekikuren calcium ko calcium inondo kotoreti en korotik ako tese kora korotik

Koroi kotou mogopchap ko elekichoptoo koroi kewoe korong kistoo sogek ih akinde maa. Imuche ichop ikel ih kou mogopchat ih akiam buch ih, imuche iteste tugun kou mchelek imuche iamde myet kora koroi imuche kimuche kechop kou supu akiyee kou supu icheken kora imuche kimuche ketesta tuguk cheu makatiat, chapati kimuche kechopto ako kora koroniton koboisien chumbek ketestoo amitwogik kwak.

Oleanetaititoi chito olekiyoitoi poishoni amuti mbar agoituguk tugul chekimokchingei en imbar kou ngunon pek chebo koroiton, mokombet, katultilit tugul ak kerchek chenyalu kepoishe akiynayae ko mbar atem aporchin nafas nenyolu kekochin en olekimindoi ole kitemtoi ole kindeitoi katoltolik choton chenyalu kepoishen akaarorchi kora ole kiriptoi kotkongoit arowek chekile ala ko wikishe chekile ko aarorchin ale kerchek aachon che nyolu keboishen ak ole kinyorune ak kerchek chenameke chenyumnyum ak minutik chuton akaarorchi alei kiribe arowek ata ana ko wikishe ata asikorut kokakochopok komie kokakoyam kebut.